Kang'iyo pichani maber, chiemogi gin kit chiemo mabeyo kendo kwatiyo kodgi, to giketo dendwa bedo motegno kendo wabedo gi ngima maber.

Pichani kaneno taneno ka ma tich ma ahero kendo en tich maber nikech kwang'iyo jogi, jogi giloso chiemo. Giloso chiemoni mondo omi obed maber, kendo kik okethre ahinya. Koro chiemoni kolos kama tinya kane kuom ndalo mang'eny. Kendo inya ti kode bang'e, ma miyowa wabedo gi chiemo e sa mowinjore kendo ok wabed gi chiemo mokethore. Wachamo chiemo man gi ndhandhu kendo maber.